Ore ena, naa kitodolu ajo, kegirai ajing' atua dijitol. Naa ore tene, ilarikok lang' logira aisho yiok enkitanyaanyukoto sidai. Etii Uhuru Muigai Kenyatta, tenebo William Samae Ruto, orkulikae ake. Negira ajo, mataasisho tenebo, kigira aibelekeny olosho le Kenya, meshomoto atua dijitol, pee, etumokini, aitelelia intokiting, isulaki eimu tenkoitoi e e-citizen, ah itelelia imbaa kumok.

Ore enkiremore nabikoo naa enetipat oleng tolosho pooki, ashu teseuseu nalulung'a. Ore ebae edukuya naa, mitoki aisho olosho metang'amu edaiki torrok naing'ua inkwapi eboo. Tenkaraki, ore enturore nabikoo naa ekidimie inchoo koon sidai, wenikibaiki, tonkatitin pooki. Enetipat si enturore, amu itum irng'anayio nitumoki atimira, nitum iropiyiani, nisumie inkera inonok.

Keitodolu ena ajo, keatai induata naipirta olosho le Kenya tiatua olari loo inkalifuni are o onom pee epuo olosho dukuya. Neaku ore ele monokie naa keitodolu ereten ooltung'anak tenebo o ilarikok too ng'olong'i naapuonu egira aretena, too inkoitoi naara on'uan pee etumoki awaita olosho dukuya tiatua naboisho we erikoroto natii engeno nagut.

Ore ene dukuya naa ene tipat enkulukuoni teneripi, neaku imbooyo enterit pee meya enkare te eunoto o lkeek, tuuono lkeek te enkumoi amu keitopir enkulukuoni neibooyo sii enterit pee menap enkare. Tuturo ilmutaroni loibooyo enkare, lolua kake mee iloodoyio pee mewuap enkare inkulukuoni. Tuuno sii inkaitubulu nairabirab tenkop anaa imirioni, aa viazi tamu taa niun inkulie masaa ake nairabirab tenkop pee eibooyo enkulukuoni. Imbelekenya sii .

Ore serkali e Kenya neiteng'ena netareto iltung'anak anaa neyau eCitzen. Ore entumoto o mpala napaashari anaa impala naapuoieki inkwapi e boo, certificates anaa certificate of good conduct, enataa keitodolu ajo miata ilkesin te sirkali, birth certificate, ashu empalai e einoto o kulie pala te siokinoto o tenkariyano itii enkang' ino. Neaku ore eCitizen netareto olosho le Kenya amu mekure iasishore impisai kumok oleng' pee itumoki ainoto impala niyou pooki kata.

Irbunkei pookin tiatua inkauntini artam onaapishana, oshi lopuo aatumo anaake tebunke. Ore entumoto orbunkei tiatua bunke, naa enetipat oleng, amuu, kepuo aimaki imbaa nagira aipirta olosho, netum pooki bunkei, erishata nang'ororie iltung'anak, le county enye. Ore tenkinyaanyukoto, Narok county, neetai Irbunkei opaasha, oing'ua constituency napaasha. Naa kepuo alimu, inyamalitin nagira aitanyamal iltung'anak, pee etumoki serkali eshumata, atanyamaliki ninche.

Elimunoto taa ena ombaa esirkali, tiatua erubata edijitol. Ore taa teneji erubata edijitol, naa teninyok aasishore inkoitoi oloing'ang'e pibelekeny inapa oitoi, naasi intokiting. Ore tene, naa, kelio ilarikok lang, erikito orais William Ruto, egira Kindiki, oloti lenye, airo egira alimu enaikunaki sirkali, tenelimu impangoni enyanak, naipirta esiai edijitol, amu kitelelek esiai, nisho iltung'anak meshomoita dukuya, tenkoitoi naipirta maendeleo.

Enyor enkong'u iwuejitin kumok oleng' te Kenya, ore ene dukuya naa escarpment. Engumotisho ashu olbaata sapuk oleng' laa ketii opake naa kenyor enkong'u oleng'. Ore enkai naa ketii Kenya intokitin kumok oleng' naidim enkong'u atonyora, keatai ilaleta loo ng'uesi naa ninche loorikito enyor enkong'u atodua, anaa Amboseli, Tsavo, neatai sii Abadare forest, neatai sii ireyieta kumok, neatai olale le Maasai Mara, naake ebore ing'uesi impukunot naapasha, naa kewuonu ilashumba aadol.

Ore ena, naa ormonokie loitashieki ,oloitasheiki erubata oloitodolu erubata enkisuma. Ore ena naa keutu ajo keata siininye enkisuma imbarakinot erubata bnaitasheiki intemata. Ore kuna temat tiatua olosho le Kenya naa ine tipat oleng' teneidip enkerai Primary, Secondary, nelo University naake etumore te pooki roruata kuna temat naitayu erubata naji KNEC. Naa keineneng' enkerai tanaa keidim atabaiki inkiririkinot naalotie enkai roruata enye.

Ore inkik o ilukung'uni naa kaasishore tolchamba lai, tenebo olchala, kabukuki inkaitubulu ainei, amu empolea ina sidai oleng', naa keitopir sii enkulukuoni. Ore inki o ilukung'uni naa keidimie olchamba metopiro oleng' neitayu ilg'anayo sidain. Kelelek sii imir inki oo ilukung'uni tenebo olchala, amiraki ilairemok loolchambai pee etumoki ataasishore anaa empolea. Keitodolu ena ajo ore sii ninche ilukung'uni naa inetipat oleg' eiteru toolmosor, inkiri o metabaiki inkik enye.

Ore kiama naa supukuu sapuk naishori oltungani sawadi ashu olekoisiyio. Ore ekae naa, tenidip oltungani sukuul. Enkata e graduation . Ore enkae naa, supukuu emuratare oo layiok, tenemurati enkayioni naa, kishori sawadi tenkaraki engiriata enye. Ore enkae supukuu naishorii sawadi naa ebaikinoto oo toiwuo ipopuo abaiki intoiwuo enaa inkera niyakiki sawadi kumok. Kishorii sii sawadi enkata einoto enkerai pee eshipakinoi nitodolu ajo keshipakino einoto enaduo kerai kiti.

Ore oltung'ani leme olairemoni, naa kegol oleng. Amu, ore pooki toki nanyai, naa mpaka nira olairemoni. Kake, kelo ake maisha dukuya amu, tenimira olairemoni, niaku orbiasharai. Pee, etum sininche ilairemok enemiraki idaiki enye. Neeku, tenimira taa olairemoni, kenarikino naa niaku, orbiasharai pee etumoki sininye enkiremore ashomo dukuya. Amu ore idaiki pooki olchamba, naa netipat oleng, tebiotisho nekidung'oki si gharama enkinyang'a ontokiting kumok oleng.

Ore eroruata e dukuya naa katur nanu inkaitubuklu naa ore teneikesi naa kebik, anaa ilpaek, naa kebik tolkombe, naa kebik tenkata olameyu tenebo impoosho, naa imasaa nena naabik. Ore sii enkai roruata naa enkiremore o nkaitubulu pooki enkata enchan. Aisidai teninyok airemisho enkata pooki natii olari, pee me inyamalu tenkare niminyamalu teneee inkaitubulu inono. Ekindimie ena metaa ore tenelotu olameyu, naa iata iyie olchumati lino ilimir o inaanya olmanyara.

Ore ilalikiorok lororei, naa iltung'anak letipat tiatua ormanyara amu, kiteng'en iltung'anak tipat tenetoni aitobiraki, neret iltung'anak tenkomono, neomonoki iltamoyia, nebaiki nitukuj, lelo pooki otigilate iltauja. Neeku ore ilalikiorok lororei, naa kenarikino nitayu ate, telulung'ata petumoki aisiaiyia olosho. Neret lelo lemeidim, nisho osiligi lelo oiting'o, neutaa ilootapong'ori, neret lelo lemeyiolo enaas. Neeku ore ilalikiorok lororei, naa kenarikino neanyiti, neramati nibung'i.

Tenitushuli irkeek tenebo onkaitubulu, naijo impoosho, irpaek, imirioni ah sweet potato taa, tenebo onkulie ake kaitubulu naanyai, naa keeta tipat oleng amu, ore irkeek, naa kitopir enkulukuoni, nimisho enkulukuoni eya enkare. Neeku ore naduo kaitubulu, netum enkulukuoni napir, petumoki aitayu irng'anayio, sidain, naa kumok netum eramatata. Ore irkeek naa, imasaa etipat, tenkaraki, tenkaraki keyau enkijape sidai, neyau si enchan, naa, keeku iloipi tenkata natii enkolong sapuk oleng inkolong'i pookin.

Ore ena bae, naa keutu sukuul sapuk oleng, enkisuma eshumata, ah Nairobi University of Nairobi, natii empolos enkanasa kitok e Nairobi. Sukuul ena sapuk oleng, naisumare iltung'anak kumok, nenotito enkumoyu enye erikore, neeta enkumoyu enye irkasin, peitodolu ajo, ketii oshiake, enkisulata erikoroto edukuya. Ore tele monokie loitasheki ena sukuul, kitodolu ajo, kenyor ena sukuul ormanyara, nisulaki ing'uesi entim, tenebo orkeek. Ketii si ene, enkisuma nikidimie tabaiki, ashu intabai iduat inonok.

Ore eunoto olkeek tolchamba naa keibooyo ing'uesi ashu inkukuni nainyal olchamba, tenebo we enkijape napej inkaitubulu. Ore oshi ilkeek naa keret te enkibelekenyata ashu enkitukuoto enkijape. Keituku ilkeek enkijape sidai, keya ninche carbon dioxide pee eitayu esidai naji oxygen, naa enetipat too inkaitubulu pooki, neaku ore eunoto oo inkaitubulu tolchamba, naa ekiret ninye nekimpung'uzaki gharama nintoki ainyang'unye olkeek ooshi olchamba pee eibooyo enkijape.

Ore NTSA naa enkampuni naitasheki erewata oongarrin tolosho le Kenya. Niaku ore piiyieu ina palai, aa keji taa license ingas alo enkisuma too lapaitin akeyie ompaka niyiolou eneikunakini erewata engari. Kenarikino sii peyie intabayie ilarin tomon oisite oitodolo ajo ira oltungani otubulua. lazima sii peyie iyata enkipante ino. Naa keetae iropiyiani nilak peyie itumoki anoto ena palai narewueki engarri. Enetipat enapali amuu ninye intoduaya torbaribani pooki liim areu.

Ore enkijape, e methene tormanyara, naa enebatisho oleng. Amu keng'as aaku kepej inkaitubulu, ninyal si osesen loltung'ani. Niaku, ore eninko pee itau enkijape, methene, naa eunoto ake orkeek likiret. Teniun irkeek kumok opaashari, naa ekidimie peyie, elo ena kijape e methene metaasishore ninche irkeek, petumoki aitayu enkijape sidai, nemeeta batisho, tiai toki naishiu. Neeku enetipat oleng, teniun inkaitubulu napaasha, tormanyara, amu keret ina ai safisha oloing'ang'e, wenkijape pooki kata.

Enetipat oleng eunoto endaa tiatua enkaji e greenhouse amu ore greenhouse naa keret aibooyo nkijapeni napaashari naidim ainyala nkaitubulu ashu irnganayio lendaa natuunoki ketumi ndakini sidan oleng teneunishoreki enaotoi e greenhouse amu ketumokini ataramat niboori ntokitin umpukunot napaasha kake ore su tennkai shoto nemepooki ngae nabaki enknyanga wenkitobirata enaaji naunishoreki naji greenhouse.

Ore kulo tunganak aare idimayu na ormarei ligira atoni aimaki mbaa naipirta ormarei lenye negira ninche ashipakino temebo egira entomononi autaki olee ebaki naa keeta mbaa namen ashu nanarikino neasi telemarei neaku enetipat enabae tenetonu nininingoi petumokini ainoto ewangata ontokitin ashu ombaa nagira aitanyamal ormarei kesidai si teneutarou neretokinoi isiatin oee meetae ake oltungani onauru ashu oloironyi.

Ore osiwuo oing'ua osimiti, naa batisho oleng tenkishui ang. Amu ore oshi iltung'anak otii batisho tenabae enkijape osimiti, naa iltung'anak oshetisho, tenebo olotii industry naitaunyeki osimiti. Ore enabae osimiti, naa kitanyamal biotisho, oltung'ani pooki lotoijoyie ina kijape. Ore eninko pee iretu keon, tenelo ake nikiuku ina kijape osimiti nelo atua osesen, ing'oru kule, tooko amu, ekiret aituku osesen lino, naa ore enikinko tenikibooyo, naa inchopo enkarasha enkutuk, pooki kata nibung' osimiti.

Ore teneibelekenyi enkop, aang'as aramatishore, neng'asi aing'ua esiai enkiremore, naa keret enkulukuoni, menyaaki ashukukino kewan, neitoki apiru. Meataa netum sii intokitin naijo inkishu, inkinejik o ntare ewueji naramatieki. Naa teneton enkulukuoni eitu eitokini airem terishata naado, naa keitoki ashukunye, neitayu inkaitubulu sidain enkata nanyakaki awuonu airem. Neaku kenarikino pee eibelekenyi ewueji neiremitoi aitaa enaramatishoreki pee etum sii ninye enkulukuoni erishata naitoki ashetaa neshuku kewon.

Kaitadamu en eranyare olkuak, nchere ore tiatua seuseu nalulung'a nemeata iltung'anak lemeata olkuak lenye. Ore tene negirai aranyisho, eishopoki inkilani olkuak. Teneibung'i olkuak naa keitishipisho oleng'. Ore tiatua enkop ang' oolmaasai naa ore imbaa eranyare, tenebo we enkishopo olkuaak, netareto ilmaasai tenkaraki kepuonu ilashumba too nkwapi enye apuonu aashipakino eranyare netumoki iltung'ana ainoto iropiani teine wueji.

Iltung'anak kulo logirai autaki ebuku, ashu esimu, eniko tenayasishore. Ore tesiadi ele ashumpai, naa ekidolita enkaji naiteng'enareki computer, naa ninye eshumieki computer. Kitodolu ena ajo, ore kulo tung'anak naa, kegira ayieu neyiolou eniko teneyasishore computer. Amu ore taata enkop, nibelekenye etaa dijitol etiiki, na ore imbaa kumok naa toloing'ang'e eesi itumiai imashinini anaa computer, laptop, esimu, ashu iPad, pee irriwaa irkiliku.

Iltung'anak kulo logira aoku enkare. Intomonok inkumok tenebo onkera, tenewueji neokunyeki enkare. Ore kulo tung'anak naa, kitodolu ajo, meeta ninche enkare nai tosha temurua enye. Nemeboluni sii enaare pooki kata. Neeku ina pee, idol ajo keeta pooking'ae irpirai kumok, lenkare pee, etumoki atooku enkare sapuk nabo kata. Kenare nishori iltung'anak enkare, ashu eturokini enkare nai tosha amu, ore enkare, naa enkishui, naa ninye eesieki pooki.

Ore oshiake pooki kata, naishoori irkeek tesipitali, naa keishoori inkitanapat, naikunari tenepoi aasishore olchani. Ore tenewueji, naa kigeroki nchere, tooko orng'anayioi obo, tenkolong. Naa kigero toranki orok oibala, pemikirikino ake, eninko teniasishore, ele shani. Amu, tenimisuj inkitanapat, nebaiki nimikilo aret olchani. Tushuma sii irkeek, towuejiting neisudoro, nemebaiki inkera kutitik, amu, kelelek enya, naa batisho tenkishui enye.

Ore embae edukuya nanarikino niass peyie intobirr ena siai, naa ingoru empeku sidai. Tuuno empeku ino tenkulupuoni napirr. Taramata inkaitubuu inonok. Tossho olchani lolkurto ologadie enkijiape tenebo olchani oar eria. Ore taa enakata naa itumoki anoto ilganayio sidai, peyie itumoki ayau fakitori ewuji neitukuyieki neshumi too wuejitin nairobi netumokini aipanga peyie emiri naa ketii tipat sapuk oleng

Ore enkibelekenyata e tikit too matatuni, ortukutuki, naa ore embae edukuya naa enkilepata oo iropiyiani eilata. Ore ake peyie eilepie sirkali enkinyianya eilta oongarrin neilepie siiniche tikit peyie etumoki aatabaiki enkinyiangunot eilata eitu siinche epuo hasara. Pee etumoki aanoto entoki nanya. Ore iltunganak kumok oleng naa inasiai eingorita peisum inkera nelak inkajijik naamanya, neishopo, nenya endaa. Niaku kenare neitelekakini enkinyiangunot eilata pee ebaiki.

Ore oshiake toombaa naipirta imupang'oni oolkasin loonkapunini, naa ene tipat oleng' tenetumo illtung'anak ashu iloitasheiki enkampuni peetumoki aimaki imbaa naaret tiatua esiai enye, o intokitin naidimie biashara metudupoyu. Neaku ore kulo tung'anak okuni, neggira aatoni tenebo negira aing'uraa embaye naitodolu ajo keata intokitin e tipat naagira aimaki. Ore anaa ewueji nitii neata imbukui naigeri naake eitodolu ajo ketii enkiteng'enare nagira.

Olmonokie ele, loitodolu naboisho te eseuseu e Kenya. Ore ele monokie neata irangin oong'uan anaa empendera e Kenya,. Naa ore too kulo rangin, meata oranki lemeata enkipirta enye, etii oranki onyokie oitasheiki osarge, netii oloibor oitasheiki eseriiani, ore oranki orok, neitasheiki olchoni looltung'anak le Kenya, ore orangi onyori, neitasheiki enetiu olmanyara , amu kenyori olmanyara le Kenya. Naa ore ena naa naboisho we eutaroto ooltung'anak tiatua olosho lang' le Kenya.

Kaitadamu ena eranyare e taata, inchere ore isinkolioitin le taata netaa keranyi too nkoitoi napaasha. Ore ele tung'ani naa olDJ, neata headphones, aa kunda tokitin naatii naitelekino elukunya, pee etumoki ainining'o isinkolioitin. Naa ore kuna mashinini enyena naasishore, egira aitushul isinkolioitin. Ore enkitushulunoto oo isinkolioitin naa keitishipisho oleng', naa kincho ninye eng'olon niranyie. Kenyor taata elelero enaabila eranyare naa ninche ake looyiolo eneikunakinoi, kepaasha we enopa ranyare enoopa ranyare oo nkolong'i natulusoitie.

Ore ena na keotu ormonokie lenkampuni e rubis namir iilat ongarin noltukutuki aa petroli taa o disel o kerosin aa ninye eilata oltaa ore ena na enkampuni sapuk oleng naitabaya iila wuejitin napaasha ore enaampuni na kemir eilata tebei sidai amu idol ajo keeta irkastomani kumok pooki kata embae naitodolu nchere kitiship oshi irkastomani lenyenak enidip ainyangu eilata nikintukokini engari na kitiship irkastomani.

Enkaji ena sapuk naata enchetunoto napaashari, elelek naaji naa ewueji olbarasa, kake ore te empukunoto enye naa ketiu anaa kanisa, ewueji neseremishoreki ene. Eipangaki ilorikan te empukunoto naa ketumoki pooking'ai atodua enagira alo dukuya tolperere. Naa ore enaaji naa keyaa esiana sapuk ooltungana, neitobiraki tenchetunoto sidai natii inkoitoi katikati, metaa teniyou nimpang' naa iata erishata enkoitoi niim. Etipikaki sii enaaji iltaai, oldirishani pee etumi ewang'an.

Kaitadamu ena, inchere kelo netumo ilaisiayak too nkampunini naapaasha, peepuonu aatoni tenebo airro eimaki imbaa naaret, neitisidan esiai naasita. Ashu elelek aa ilmwalimuni kulo, oogira atoni te emeza aisahihisha ashu aimaa impala oo nkera e sukuul, enkata neidaipaki ataas intemat. Ore ena tonata tenebo, naa eidimie ilaisiayak, pee eretokino esiai tenebo, netum eng'rno nagut, tenkaraki ore naboisho naa engolon.

Ore kulo tunganak owoshito olaini naa keitodolu ajo, keeta huduma nayieu tiatua enkopis. Niaku keetae orekie arashuu olkereti osuji peyie etumokini aatijing enaposi. Keitashe orpolisi temulango peyie etumoki atuutai iltunganak enaikunari teneji nemetumi ake iloodung olaini enkata napuoi aangamu huduma. Ore enkitashoto ekulo tunganak neitodolu enkanyit neeta sii orekie naitasheiki metaa keyiolo pooki ngae enanarikino peyie eas.

Ore ene, naa ewueji naishoorieeki huduma oo isimui, naapasha. Elelek ilo ainyang'u enkadi, nipik esimu pee itumoki atoosho, ashu iyeu esimu ng'ejuk, ashu iata esimu nainyale niyou nekintobirakini. Ore ena kiti aji naitashe naa keji konteina, naa ore ena konteina kelelek ake edumuni aidurie ashu aigutie, amu ore empukunoto enye naa enkaji ake nashetuno meunokino enkop. Esidai ena kontena amu, ore ake te pooki kata niyou nimbelekeny biashara ino aya ai kop naa keleleku.

Ore ena naa bishara oltungani nateretena imarashuni enyanak peyie etumoki atimiraki pooki ngae oim enkoitoi. Keitishipo ena bae amuu itum marashi nangou esidai too mpisai kutik. Kitipikaki sii boo metaa itumoki ake atodua ilouto tenkoitoi. Eitobiraka siininye ele biasharai koon esia peyie etumoki anoto iropiyiani naasie kulie kasin ashuu nainyiangunyie kulie tokitin nemeeta

Intomonok kuna, naagira oldakitari aisho inkirorot e biotisho aa keji health talk. Ore inkirorot e biotisho naa ene tipat oleng' te enkishui oltung'anii , neisulaki entomononi amu ninye nayier endaa, neitubulu inkera neas isiaitin pookin e atuaji. Ore embaye e dukuya, naimakini tiatua inkirorot e biotisho naa eninko tenintukuo, eniko tenimpang'a kewon, isaii naishaa nintoti enkerai, usafi entomononi, nekiutari sii inkatitin inono eninkunaa.

Ore ele na orais liopa lolosho lekenya aa uhuru muigai kenyatta orais apa oshipakino ltunganak kumok oleng erikore enye kitodolu tene ajo etuu uhuru entumo ashu egira airorie ltunganak ebaki na egira autaa enikunari ireteni lenkop aa nunye taa olarikino neaku ore ena olarikoni kenarikino piya erishata ino ninyamalliku ltunganak niret petumoki sinche atishipakino erikore ino.

Ore ake pooki kata naatae embae nagir aitanyamal olosho na kepukuni alimu pee etumokini atayiolo enkoitoi naimgorunyeki eolata enetipat oleng teniningi yiounot oltunganak pooki.